Ũndũ wambere akui a nduthi rĩ, mambaga kũiguithania marĩhi na mũthii, magacoka magatwarithia nduthi kũringana na mawatho ma barabara nĩguo kũgitĩra mĩtino o yothe.